Kipuro rabuon gi nyanya e puodho achiel, lobno biro bedo gi ,biro bedo mayom kendo lobno biro bedo mokuok maber kabisa ma kigolo rabuon tipidhe oduma to oduma no biro timo maber moloyo kabisa. Itiyo gi mbolea matin kata itiyo gi mbolea mar kienyeji kaok itiyo gi mar duka to yuto mibro yudo koa ,koa kanyo en yuto maber kabisa nikech rabuon gi nyanya medo muya e loo kendo keto loo bedo maber

Kipuro kod manyiwa moa mowuok kuom jamni, ber moloyo kabisa manyiwa mar nyaduka, nikech manyiwa mowuok kuom jamni, en manyiwa man gi gik mang'eny kabisa to gionge gi kwiri mang'eny, gionge gi kwiri, maloyo manyiwa mar nyaduka manyiwa mar nyaduka ng'eny gi kwiri to sama itiyo kode to kwirigo dong' eiloo. To kitiyo gi manyiwa mowuok kuom jamni kod oboke, ok ibi bedo gi kwiri mang'eny eloo. Kaeto yuto biro bedo maber to kendo loo ok kethre piyo ka ng'amatiyo gi mbolea mar nyaduka.

Pur mar iot mar majan ber ahinya nikech miyi thuolo iyudo nafas maduong' ma inya pidho kothe mang'eny nikech kitiyo gi kipure ot ma majan ibro yudo kaka ka olone kodhi mipidho pii yot kabisa kaeto git gitimo maber kabisa kendo gitimo maber tok ndalo machuok maloyo kipi kipi kipi kipurie pap.

An ahero pur mar kothe mangeny e puodho nikech maloyo pur mar kodhi achiel nikech kipuro kothe mangeny tibiro yudo ka in gi gik mangeny maloyo ngama opuro gimoro achiel. Kaito be be lure ni puothi rom nade, samoro ka ingi puothi ma tin ma kipuro gik mangeny to in gi yuto maber, mal, to ngato nigi puodho maduong ma kopurie gimoro achiel to en gi yuto maber. Koro luore be gi puodho main go kaito an pur puro kothe mangeny beyona kabisa, nikech in gi nini ma opogore opogore, kothe ma opogore opogore e puodho nikech kata iyudo ka in gi gik mangeny ma chunyi dwaro tiyudo gi ayuda kar kanyo

Ber ma ayudo katiyo gi gik jamni kod oboke ma omedie loo, achiel onge pesa ma atiyogo ka adhi nyiewogo manyiwa .Mar ariyo jamni ema miya mbolea to manyiwa ma ayudo godo kuom jami ni ema tiyogo e puodho koro mae be miya yot kabisa kendo miya arito ler mar aluora mara maber. Kaeto manyiwa mar jamni kodo oboke ber kabisa ooonge kwiri ,kaeto ka itiyo kode kata e gik ma ipidhogo kichamo to iyudo ka dendi ber kendo in gi afya maber kabisa.

Pur mar, mar, ma oket cham kadhi malo onge ohala kata matin nikech koth kochwe to koth luoko loo mangeny kabisa maloyo pur mar ariwa, to ma, pur mar ariw, mopur ariwa e lowo ber nikech en ok ibi yudo ka koth luoko nini mangeny kabisa, koth luoko lowo mangeny

Maa en pur mokik, mokik. Nitie dania nitie kitungu lum, nitie alot kaa to nitie kabich nitiere budho bathe kanyo. Wan kaka watime e aluorawa wan be wapi, wapitho apitha kamaendi mokikore kamaa wakiko akika kamaendi kaeto yuto mondo wabed gi yuto maber okni toin ipidho mana otungu kende to kidwaro alot tidhi manyo kumoro, kumoro wan wapitho kamaendi nikech maendi ber kendo konyowa kabisa kendo jiwo, jiwo yuto marwa maber kabisa.

Aluora wa wapuro gi dhok, to sama wapuro gi dhok, sama dhok kose puro kaeto dhiang' go opara, go mtaro maber kaeto lowo ting're iyudo koro kaa pii ok dhii gi gima opidhi epuodho kaeto pii be ok rum mapiyo epuodho, pii be donjo e lowo maber kabisa maa medo yuto maber ne japur maber kabisa e aluorawa.

Ma en alot sikuma, to alot sikuma ka irito mondo kik okethre, to en doyo maber, idoe maber to iteng'o iteng'o lum, iteng'o buya tee e iye. Kaeto be iolo ne pii diere chieng' mondo obed obed kodongo, kik chieng' nere.

Gima biro epacha kaneno tijni, ma tich maber kabisa. Ma tich mamiyo chiemo bedo, kaeto maendi konyo maber kabisa nikech ok ichandri ni eti iomo pii saka saa ni ati iole nikech pii makalo ei pipe e paibni ema luore aluora kar kaendi, to mm gimipidho dongo maber kabisa. Maendi tich maber kabisa kendo gima biro epacha ma anya timo maendiee e nini,e nini maduong' ,epuodho maduong' mondo ibed gi chiemo moromo.

Ma pur mar oganda, to pur mar oganda ni kapuonjo ngato ni mondo ngato otime, mokuongo nyaka opur kama odwa pidhe oganda ne ni. Mar ariyo kosepuro ma loo okuok maber, kopitho nyaka omany koth oganda maber ma, ma kotero e chiro to dhi ok koth oganda ,ok oganda ma kitero o chiro to idiwo go e chiro. Mar ariyo ka osepur ma oseyudo koth oganda maber to otiyo gi thol koywayo tu, tung mar puodho nyaka tung mar puodho to ,togitongie buche mondo oganda go e otii e lain achiel ma sama idoye to oti tich bedo mayot kaito iyudo kaka igo lowo moromo e tie oganda ka tie oganda

Gik makelo mor maneno kaendi en rech. Rech manigirangi mopogore opogore. Kaeto aneno ka nitie gik mopidh be gik madongo e pii kaendi. Kae to nitie gik moko be manitie ebathe kar ka be maneno kopidhi. Magi gik makelo mor nikech saminenogi kamaa to ng'e ni tineno chuech mar Nyasaye, aneno chuech mar Nyasaye kar kaendi ka chuech mar Nyasaye okel machiegni koda edala.

Kaka iloso chiemo ni, ibiro ng'ade matindo tindo, kaeto ibiro ng'ado kitungu ting'ado nyanya, tikuongo iketo kitungu chi wang' mondi kol kochako lokre golden brown tiolee nyanya tirito ma nyanya be chiegi marudre maber kabisa ,kae to iolo e alodini, kaeto imiye dakika abich, dakika apar, dakika apar gabich kamaa talodini be ochiek achieka tigole tichame.

Mae mor kich,e aluorawa wapidho kich to kich ni wapidho e got, to e got kanyo waloso kuonde mag pii maber, mawa, mawarito maber kabisa kendo pii maler, to pino be ok rum kar kanyo to wapidho maupe mangeny be e got kar kanyo ma konyo kich mondo olos mo, mondo olos mo, olos moe maber kabisa

Gimatimore kaendi jogi nopuro angi'na cabbage to angi'na gini ni oseikre gitimo gigole e puotho kata gitimone harvesting to mae endi gin gi tinga gigole to gikete e tinga to tinganie ematinge ka gole e puotho to tere e siro kuma ithiuse

Gima timre kar ka, en ni jogi nopidho ang'ina, nopidho ang'ina e puodho ni. To ang'ina ni oseromo. Ang'ina ni jogi gole e puodho. Idwa teri e chiro mondo dhi use. To, aneno ka ji ariyo nitie tinga malo pange, to ng'at achiel ni, ji ariyo be nitie piny kar ka, magolo moseikre. Giketie tinga to ipangie tinga.

Kanono tijni, magi gin nyithi diek matindo. To nyithi diekgi maendi oketgi imiyo gi chak to kama endi e kaka gidhok . Koro ok gibed machiegni giminegi minegi to minegi apani to be inyiedho nikech maendi gin en cha duka ma imiyogi moloyo cha mingi nikech gisebedo moromo ma mok nyal migi chak min'gi ok nya wegi gi dhodhi nikech min'gi iyudo kinyiedho.

Kaka anyalo chamo chiemo ni. Mokuongo, abiro dare maber ma a abed gi adieri ni eti kidi onge e iye. Kaeto a luoke, kaeto a kete e kendo, tochuakre mo ochuakre mayom kabisa. Kaeto achiele, kaeto achame.

maa en nduma to nduma inyalo cham e yore mangeny, mokuongo inyalo poke tingade matindo tindo tichwake, iboke aboka, obokre aboka kamano. Mar ariyo inyalo ng'ade matindo tindo tichiele tiweye ochiek, mar adek inyalo ng'ado tiling'e iling'e e moo ,otuo, ochiek e moo kaito ichame

Chiemo ni, maendi ingade matindo tindo kaito ingado nyanya gi kitungu, tiketo kitungu chiek ka kitungu olokore golden brown timedo nyanya, ka nyanya bosechiek ma orudre tokorka iketo alotni, en be ochiek imiye dakika apar, apar ga bich tochiek mano ochiek mayom maber kabisa, kendo ibiro yudo kapod en gi gik madwarore, gik ma del dwaro koa kuom alot

Gimatimre kar kaendi jogi ne opitho karot nopith karot e puothoni to karodni oseromo koro karot igolo e puotho kar kaendi maendi e gimatimore e puotho kar ka sani , e puothoni kaeto kogole karkae to itere e chiro kaka enno

Gima timre kar ka, nyakoni nodhi e saloon mondo okadne wiye. Ma kado wich to wijni ose kad morumo, kata suko, osesuke morumo.

mokuongo timo tijni nyaka ibedni in eti in gi lony kata in gi jalony manyalo konyi kaka itimo, kaka ichake. alafu onego obedni in gi gige tich tee madwarore kar kaendi korka itim tijni maler e yoo ma owinjore

mopogre kopogre gi meko mar gas ni wanyalo tiyo gi jiko kata wanyalo tiyo gi kendo e tedo wanyalo tiyo gi jiko wanya tiyo gi kendo e tedo kopogre gi maendi.

Mokuongo, wan gi njugu, wan gi olayo, wan go oganda, wan gi mchele, wan gi otungu, wan gi oganda, wan go oganda, wan gi mchele, to wan gi mchele, mago e gikma nitie ka

Ber miyudo kipidho nyathi mokuongo nyathi bedo machiegni kodi, mar ariyo nyathi ngiyo kodi mar adek inbe ibedo gi mor mangeny e chunyi nikech nyathi to kelo mor

Gima biro e pacha kaneno picha ni en jo siasa. Mokuongo, morwako suit motelo ni, maendi chalo mbunge. Ka ok en mbunge to en MCA.

Kinde mokwongo mane itimo tijni, nitime eyor agoko kabisa ,to jok mane tiyo tijni chon thothgi neok gidhi skul, kendo gin jok mane dhano neno ni ati ok onge gi nyalo.

Gima bire pacha kaneno picha ni gin ojende ariyo matindo machalo osiepe ma korko romo bang' ndalo moko kendo gimor ka ginenore.

An ok ahero tij, tij josiasa nikech mokuongo kane wadhi e rally mano ka rais Uhuru nobiro Migori ka, nobaye gi wuoche to ne ayudora ka adong e kind majoni, to jatend piny Uhuru Kenyatta nowachoni eti weri gi jopiny kanyo ekama ne anenie lwet nyasaye, ok ahero kata matin e dhie chokruok mar jo siasa

Magi nyithindo ariyo, maluwore. Kendo gima timre kar kaendi, gitugo kendo gimor kabisa.

Kaneno pichani ,anya neno odiero, odieche ka e pichani taneno jo maasai be, nenore ni odieche gi nodhi limo jo maasai, ne odhi limo maseche koro gitieko limbe margi koro gigo picha mabro paro negi odio ,kaka ne wuodh gi no chalo

Gima timre kar ka aneno fundi gas taneno japiko kochung e bathe to fundi ni tiyo, nitie gima owang'o, towango rim mar pikipiki. Ja api, ja apikoni okelo ne fundi gas rim mare mar pikipiki aparoni otur, okeloni mondo owang' ne,e gima tiore kar ka

Jok, joma angeyo kar kae gi masache mochung, mogo mago mogo pichagi. Kendo gin gi nengo nikech rwakruok margi ni, en rwakruok mane ochakre chon mapod gin godo nyaka kawuono

Gima timre kar ka, geche geche moketne balloon gi maua gi, magi geche gi thi e arus. Nitie arus matimre. Koro mae magii geche moting'o jok ma dhi ma riwo arus, jok ma march e arus, gi jonyuol gi tee.

Gima timre kar kaendi ,maendi safarikom app to Safarikom apni golonwa kaka pesa maingo pesa ma isee tiyogo dweche auchiel mokalo, kakiisebedo, kakisee yudo kakisebedo be kitiyo kodgi.

sama paro mayiero kaketo pesa e akaunt mok abi mulo e en gima dwa timo kod pesano ,dongruok madwa timo kode to adware ni obed pesadi. Mano mago egik mabro ng'iyo mago e gik mabro rango mokwongo kachako keno.

Ak, ak, account maber gi ja ohala en mar bengi mar kungo nikech ja ohala en ngama dwaro pesa sa nyalo daro pesa saa nyalo dwar pesa saa asaya nikeche seche moko odwa medo, odwa dhi medo stock mare, kata odwa chulo gope moko mag gik moko mane okao to osebedo ka okano pesa e bengi, to kaen, kaen ma otwe maok golie to mano bro miye tabu kendo mano nyalo miyo ohande lwar mayot kabisa

Tije mag, tije mag ot ipogo, okirang ni ati, okirang ng'ata ng'ata be okidew ng'ata ng'ata. Ipogo tich nikech jii tee romre e od no. Onge ng'ama duong' to onge ng'ama tin, e od no. Od no dhano romre tee kuom nyithindo midwa pogo tich go kata jok midwa pogo tich go. Mano e ma biro konyo wa maber kabisa.

jok ma nigi shida e timo orako okinyi kokinyi wanyalo konyogi ka wanyisogi ber mar timo orako okinyi kokinyi kata odhiambo. To maendi ka waleronigi ma ging'eyo gik mabeyo mabiro gi timo orako nikech orako be keto ngimawa e yo makare.

Account kaka ja ohala ber kabisa ka ipogo account mar ohala kod mar kungo. Account mar ohala en mar ohala to mar kungo en mar kungo nikech mar kungo ni maendi ema miyo igerori to mar ohala ni ema miyo ohandi gerore maber

kidwa yao accaount mari e bengi tikuong irango atamalo mag mar bengi sama igolo pesani gi atamalo sama ikawie hola, nikech mago e gikma irangie mokuongo kabisa kaito irango be ka pesani be okan, jogo rito pesa maber kabisa

Ka tat oda chwer otieno to nyaka arang’ ni to ochwer gi kanye ma aketne alama. To sama ochwer no abiro rango gimore maketo kar kanyo ma pii ndongie koro pii ok ndong’ piny kata piny ok dhie egik kata ok keth gik moko mantiere but kama pii, tado chwerie go no

nyawadwa ma odak e batha ni waja wachoga arita kwee mar aluora, mano mokuongo, mar ariyo waja wacho gik manyakelo manya kelowa machiegni, gikma wanyalo timo makelo wa kendo ketowa machiegni kabisa kod jowetewa nikech riwruok e teko

Rita aluora mar oda pile ka pile en yuecho gi luoko aluora na obed maler. Mopogore gi mano en kwanyo taka mantiere aluorana kendo gi beto lum moyugno kuonde moyugno mondo obed maler.

Kachiew abiro chako gi orako, bang’ timo orako abro loso ot obed maler, bang’ loso ot obed maler, abro luoko sende kapok awuok mondo sende gi bende obed maler, kik awe gik moko ka olil e ot. Bang’ mano, to abiro wuok oko, abiro yweyo aluora mara kapok awuok adhi tich, korka ang’ adonj e baf aluokra awuog adhi tich

Gima mora timo odhiambo kodhiambo, en timo orako odhiambo kodhiambo. Anyalo bedo ni eti awuotho kilomita abich auchiel odhiambo kodhiambo mano pile ka pile. Mano e gima mora timo odhiambo kodhiambo.

Kayudo jakong'o kadhi dala to omer kendo onindo e chuodho, abro chiewe tamake maber matere nyaka e ode, maendi, bro ko, abiro timo maendi nikech maendi owadwa kata maendi nyaminwa. Ok ochuno ni nyaka obed ni onyuolwa e ich achiel lakini ipuonjwa ni eti wabed ka warito owetewa gi nyimine wa .Mano e gima muma puonjowa maler

Ka stima olal seche ma atedo, ka an gi msuma to abiro moko msuma, ka onge msuma to abiro moko solar nikech an gi solar ma ka stima olal to mano e gima atiyo go. Koro abiro dhi adhia mbele gi tedo kaka ne atedo

Nyithindo ka oa sikul pile pile odhiambo abiro ketogi piny gitim tich mane omigi mo, mar otieno, ma to abo a hakikisha kendo aneno kaka gitimo, kagitimo maber kata ka gitimo maracht, akonyogi kuma ok giwinji